Haha nĩ mwendia wa nduka, na nduka yake arendia indo cia thoko na indo cia nduka. Na hena mũirĩtu ũramwenderia indo na ironekana tarĩ indo cia thoko na aragũra cirĩ nyingĩ tondũ arenderio ciĩ keni-inĩ. Na mũirĩtu ũyũ nĩ kũmũnengera aramũnengera indo, ningĩ ĩkorwo níĩ kuonoria egũthiĩ kuonoria nĩ guo acokie keni yene.

Aya nĩ ataaramu a ũrĩmi na ici ndĩrona haha nĩ mbegũ, na mbegũ ici no akorwo nĩ kũhe marahe arĩmi nĩ guo makorwo magĩcihanda na mone maumĩrĩra macio nĩ guo makorwo a gũcitwara thoko. Ningĩ no akorwo nĩ marĩkĩtie njĩra icio ciothe, na haha nĩ mbegũ cirekĩrwo mbagiti-inĩ nĩ guo cihote gũkorwo cigĩtwarwao thoko.

Ĩno nĩ taranda ya gũcora, na gĩtũmi gĩa kwenda taranda ĩno nĩ atĩ nĩ ĩkoragwo ya njĩra ya kũgucĩrĩria na gũthondeka meciria maaku rĩrĩa wakorwo ũgĩĩciria mũno, na ningĩ nĩ njĩra ya gũthondeka mbeca. Indo ici nĩ ciendagio wega mũno na no cirehere mũndũ mbeca njega mũno. Ndingiuga gĩtũmi gĩa kũmena tondũ ndimenete ũndũ ũyũ.

Ũyũ nĩ mũgendi, na gatarũ gaka kaingĩ gakoragwo kũrĩa iriia-inĩ rĩa India na gatũmĩkaga gũtwara agendi maaĩ-inĩ kũrĩa thĩiniĩ biũ na makoragwo kaingĩ magĩtwarwo kũĩyonera thamaki, kana gũĩtubĩra kũũ thĩiniĩ biũ. Na rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria nĩ njĩra ya biacara, kana ya kũrehe mbeca harĩ mũtwarithia wa gatarũ gaka.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa matomoko na matomoko kaingĩ marĩmagwo mĩgũnda-inĩ mĩnini kana mũndũ kĩũmbe. Matomoko mationekaga kũndũ kũingĩ no rũrĩ-inĩ rwitũ nĩ monekaga na kaingĩ marĩmwo makoragwo makũrĩa mĩciĩ -inĩ na maingĩha makendio thoko -inĩ.

Ĩno nĩ thoko na thoko ĩkoragwo ĩya indo nyingĩ, ĩkoragwo ya nguo cia mũtumba, nguo cia nduka na nguo cia marĩmarĩ na kĩrĩa gĩthiaga na mbere thoko -inĩ nĩ atĩ endia na agũri makoragwo marĩ aingĩ mũno. Endia makoragwo makiuga thogora wa nguo ciao manĩrĩire na gũgakorwo kwĩna inegene rĩingĩ mũno na kĩu nĩkĩo gĩkoragwo kĩndũ kĩa mbere kĩgucagĩrĩria agũri nĩ tondũ mũndũ aigua thogora ĩrĩa akoragwo akĩenda kũgũra nguo kana mbeca irĩa enacio nĩegũtgiĩ handũ harĩa na ahote kũgũrĩra mũndũ ũcio indo irĩa enacio na ningĩ indo ici cikoragwo cia raithi mũno nĩ tondũ andũ aya makoragwo makĩenda indo ciao ciakorwo ikĩgũrwo na ĩhenya mũno nĩguo marehe indo ingĩ njega na indo ingĩ ciumĩrĩte thoko-inĩ.

Ici nĩ mbathi cia ũkui, kaingĩ cikoragwo cionekaga kũũrĩa mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Na nĩ cio andũ makoragwo matungatĩte mũno gũkorwo cikĩmatwara kuuma handũ hamwe nginya handũ harĩa hangĩ, na ũndũ ũrĩa ũtũmaga cikorwo ciendetwo mũno nĩ atĩ nĩ cikoragwo na raithi mũno gũkĩra ngari cua matatũ, na nĩ cikuaga andũ aingĩ o rita rĩmwe. Na ningĩ ũgakorwo mbathi, nĩ cikoragwo na waariĩ mwega ũrĩa ũtũmaga andũ matikahatĩkane kũu thĩiniĩ.

Tekinoronjĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩkũngũĩrwo mũno bũrũri-inĩ na kaingĩ kompiuta ici citwarĩtwo macukuru-inĩ maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na haha tũrona nĩ ciana cia cukuru, na ndĩrona tarĩ ciana cia kuuma kĩrathi kĩa mbere makĩambĩrĩria na igũrũ. Na haha nĩ mwarimũ wao aramabundithia ũrĩa megũkorwo makĩruta wĩra na kompiuta ici, na kaingĩ cirakorwo nĩ cia kũmahotithia makorwo magĩthoma na kuona magĩetha maũndũ ma mathomo nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ũndũ ũyũ nĩ mwega, nĩ tondũ nĩ ũgũtũma ciana ici cikorwo na ũgĩ na ũmenyo wa gũtũmĩra kompiuta.

Aya nĩ ataramu a mũrimũ wa kanja, kana cancer ũrĩa ũkoretwo, ũgĩũkĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ, na andũ aingĩ magakorwo makĩonekana naguo. Haha ataaramu aya maronekana tarĩ gũbundithia marabundithia hihi no ĩkorwo nĩ mandagĩtarĩ kana andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra thibitarĩ-inĩ, tokorwo maramabundithia ũrĩa mangĩkorwo makĩgũmanĩra na mũrimũ ũyũ wa cancer kana akorwo maũndũ marĩa mabatiĩ gwĩka makĩrora andũ arĩa makoretwo na mũrimũ ũcio.

ĩno nĩ mbucĩrĩ, na mbucĩrĩ-inĩ nĩ nyama ĩkoragwo ĩkĩendio. Haha ndĩrona mũgũri, nĩ, kũgũra aragũra nyama, na ndĩrona tarĩ nyama aranengererio kana nĩkũrĩha arakĩrĩha, na hau nĩ thuta wa, gũkorwo nĩ akorwo, akĩthimĩrwo nyama yake, na gũkorwo aiganĩire.

Ũyũ nĩ mwendia wa thoko, aratũmĩra thabuni wa maaĩ gũthambia, mũgũri wa nduka. Na, kaingĩ rĩrĩa ũndũ ũyũ ũrekĩka nĩ kũmenyerera ũtheru, na, wakorwo arethamba moko, kamũira ahutĩtie nyanya ici, kana wakorwo, agũra wacoka athambio moko nĩ guo, egitĩre na gĩĩko.

Ĩno nĩ thitĩnji ya ũkuui na kĩrĩa ndĩrona nĩ mbathi nyingĩ, na andũ aya marũgamĩte gũkũ thitĩnji hena amwe marauma ngari-inĩ, na hena amwe metereire kũingĩra ngari-inĩ, na mbathi ici cikoragwo cigĩthiĩ mĩena ngũrani gũkũ mwena-inĩ wa Nairobi.

Ũyũ nĩ mũkui wa nduthi, na ndĩrona nĩ ta kũrũgamio arũgamĩtio nĩ borithi, na borithi ũyũ nĩ ta aretia maũndũ ma nduthi ĩno, kana ndũmĩrĩri cia mũkui ũyũ, na kaingĩ nĩ ĩkorwo nĩ mũkui egũkuĩte mũndũ ũyũ, na nĩ kũmũrĩha arenda kũmũrĩha na njĩra ya gũtũmĩra thimũ. Na ningĩ no ĩkorwo mũndũ ũyũ ũrũgamĩte haha na mũndũ ũyũ wa nduthi, tokorwo arenda gũtwarwo handũ hana, na nĩ njĩra arenda kũmwonereria nĩ ha abatiĩ gũkorwo agĩtwarwo.

ĩno nĩ thitĩnji ya ngari, na tũrona ngari hamwe na mbathi, na kaingĩ thitĩnji ĩno ĩhata taarĩ nene na ĩkoragwo mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Na tũrona athii makiuma ngari-inĩ na hena amwe marũgamĩte haha metereire ngari cikinye gũthiĩ, nĩguo maingĩre.